Ore kuna naa kule natekerayioki, apikaa iltoi naa tayari tenekata pee ewuonuni aisho engari nalotu aya KCC.

Sapuk esosion e safaricom customer care tenkarake erishare nairishaa inyamalitin, ore enedukuya naa nchere ore peelo metaa eata enyamali yeyote netii namba niosh aoshoki customer care. Ore sii enkai naaji tenelo metaa iterewa iropiani enamba nemeishaa naa keatai namba naa imbung ake ilo message leina, loutu nena ropiani ajo iterewa eweji torrono, nirewaki inaamba, ore ake pee ireu inje ore elo abaya neitasheyieki metaa meitoki ilo tung'ani naaji literewaka nena ropiani aaku eitumia nena ropiani inono, neitasheyieki peaku naa meitayu nena ropiani nemeitaas ai metaa na nebau erishata nekishukokini.